Ore taa enasiai eramatata olukunkuni, naa ekiata pi tenkop ang, naa ekintobiraa nikishet inkuti ajijik sidain, sapukin akeyie duo naitoshea kuna lukunkuni, nisho erishata namanarie tinewueji, nishet nai metaa ketumoki atodol boo, netum si enkijape sidai, naa nintobir si nena ajijik metaa iwor enaake, nintoki si aku intoti etii atua pemitoki apuku apuopuo, amu ketum ing'uesi, na ning'oru si endaa aitoti aisho enaake, pee etum naa anoto enkiroshi sidai, netum iseseni lenye atisidanita, amu keure si esumash, nincho naduo pooki toki nayieu, ata sinye enkare, netum pooki toki etii nena ajijik enye.

Kajo taa nanu ore tene tenasiai niramat ilukunguni, nintobir naa nkutukie keyieu naa niata enkariyiano naa iyiolo naa ajo kainyoo pee iyasita ina adung nenakutukie tenaaijo naa pee meitoki naa aar inkulie tenetaa keisoru naaji nkulie metaa imear inkulie, ainyialaki etii enewueji. Naa keyieu naa nira ariyia niyiolou imaasaa nindim aitumia niyiolou naa ajo tiarishata ashuu kebaa naaji kiasi nebayu ena kutuk peyie idung. Peyie niyiolou naajo ketiaji idung. Niaku nejia taa

Ore taa ena siai eramatare oolukunkuni, naa esiai sidai oleng' naa ekinchoo naaji esiai e maisha sidai neeta sii faida sapuk oleng'. Tenigira aramat kuna lukunkuni, naa sidai ene wueji netii, nigira aitobiraki metaa incho endaa anaake naa nintobir ene wueji netii, naa nincho neisho kuna lukunkuni neaku kumok, neaku ekincho nikintaki irupiani tenimir, ashu naai tinimir sininche ilmosor lenye, kulo naaji leituepetaa naa ekinchoo irupiani sidain, nindim ninye naai atorikie inkera sukul, ashu ninye naaji endaa naaji nanyai tolmarei lino, naa itum naai akeninye pooki toki niyieu ake ninye te nkaraki iata kuna lukunkuni naake eeta faida sapuk.